Ee en kokwenyun ketinye mbaret neoketen kokwet ogo ilekiterto amabit terchinosiek ko kikipchei betusiek ii kele en jumatatu kwoketen kot anum, kastab oeng' ii kwoketen age kou nondet. Kora kokikipchei kele kokwet ii korik en kokwet koribe raa anum ii mbaret kong'ote anan kokerote tuguk chemokoron en mbar ii ak kewoljigei kou nonitet. Kokikipangan ii amun simapit terchinosiek anan ii simosikyi alak kwageten anan kwageten alak kila. Ngunon kokikipchei betusiek ii, chitugul en kokwet kongen kole betut ii anan torikini kwane neogeten ii mbaranotet nebo kokwet. Kokaran amun kikoter chondet terchinosiek chehang'. Kipchee boiyotab kokwet ii ak kondoikab kokwet ago kokikiyonjin kou notet ak chitugul nemomoche kosib ng'otutionotet ii komokechomjin itakwageten mbaranotet.

Kotab bukusiek ii kotinye kasisiek chechang'. Netai ii keboisien kekonori kitabusiek simat kopendat kitabusiek nan kobetio. Nkial kitabusiek chechang' alan koko sirkali kitabusiek chechang' ii konyolu en taonit agetukul komiten kotab bukusiek singoko sirkali kitabusiek chukan ii inyo kekonoren yotet. Koyon imoche chito ipesoman ii, imuche ipesoman en yoton ii anan isom kesirun ii iibu konyo gaa . Kondimete kitabut ii iliponi kindein pain nebo kitabunotet. Kikotoret biik kotab bukusiek amun ii kikorib kitabusiek komotkobetio ago kora kikoyai kikonyumnyum kasit nebo kecheng' bukuisiek amun en kotab kitabusiek ii komiten kitabusiek kikinde terter mokiyomyo. Ngunon ibecheng'e kit kitabut nekemoche ak itetechikei metinye koimut agetukul ndicheng'e kitabut. Koki kokikobunji komonut kotab bukusiek ako kikoib somanet kwo tai, kikotoret somanet.

Amune sikobo komonut itinye konoretab chepkondok eng' benkit ii. Ko netai ii kobenkit kondikonoren rabinik isiche rabinik itos rabinik. Kongunon chekikekonor komokoten choton, tesokse ak kokonin itako iteisich rabinik chechang'. Kora ndikonoren rabinik benkit ii, kokekonor komie amun ii meboisien iwesteni. Ngunon ndinde benkit rabinik komoche koui ibenemu ogo mokichomdo kinem kila en kila. Kongunon yon menemu en kila ak kila kokonorokse rabinikuk ogo memuche iwesten. Kikotoret biik benkisiek ii amun kikokoi biik kokonor rabinik komie, komotkowesten ii ak kokochi kotakokakei rabinichotet komokiboisien. Kora kokikotoret biik amun ndisich tuten chon katesak anan koiyo rabinik ii imuche iboisien chotet ii ak kotebi rabinik chukikekonor en benkit. Ngunon kobo komonut kekonor chepkondok en benkit.

Elewendito somanetab kiboitinik chelelach ko imuche kinet kiboitinik che chelelach ii chekochutu boisiet neterter. Kimuche ki yon kokosich chito boisiet en oldage anan en kompunit kimuche keyochi tuiyet komainam kasit ii ak kiororchi ilenyolu koiyaita kasit. Kinete ilekiyoito boisionotet ii amun sikoyai kasit en komie amatkoyai makosaisiek chechang'. Ilekikotoretito somanet ko ingetesetai kinete kipsoma iin kiboitinik chulelach ii kokoib somanet kwo tai amun kikuyesiechin tuguk chekikasoman kosomonji en sukul ii ak inyokikuyesiechi komie any yon yon kakonam boisiet. Ngunon ii kokor kowo kasit ii ana boisienyin ii ibokoyoe komie amun kanyoketesyi ng'omnotet ii komanam koyai boisiet. Kokisib kinet koter chekikakinet ii en sukulit nekimi, ngunon ii koibe somanet kwo tai.

Amune sikoloche kipsomaninik ngoroik chetoponotin en sukul ko sikobor kole logokab sukul ogo tesetai kosomoni. Kongomong' bii ko ngo kotuyo ak biik alak kenoe kele bo sukul ii ago maraia. Kora toreti icheket yon kaba ilemoche toretet ii , kikochin ketoreti kechokyin ii amun iboru ngoroikab sukul kele bo sukul logochu. Kora koki kiki kiloche chekerkei en sukul ii simotkobor ileyobu chii. Mologok tuguk ii kokerkei, miten chemi ngweny en sobet ii ak komiten chemi barak en sobet. Kosikokerkeit logok tugul konyolu kolach ngoroik ii chekerkei . Kokeny ii ngoroikab sukul ii kotoreti kora kokochi logok kokilgei anan kocham sukul. Yon kenyo yon Konyor chito lakwetab sukul kotinye ngoroik ii ago mowo sukul kotor koibe hatua konai kole kalian simowo lakwani sukul. Ngunon kikotoret kipsomaninik ngoroik chebo sukul ii amun en amune chon karamwa.

Rutetab biik en chametapgei nebo borto ii kotoreti amun ii, netai komuche kotoret kokirinda mionwogik ii che mara tesetai en emet. Kou kingoit korona kokicha kikirutot biik ii kerutyinot kerichek chetere korona. Kora kimuche kerut chito yon mioni sikobit kosob kochokyi. Rutetab biik kotoreti chito amun ngerutyin kerichek ibokoboisie kochokyin ii kosir kerichek chon chon kilukui ana chon kiyee. Rutetab biik kora komuche kokonin afya nekararan ii ak kokonin ikilkei en sobet. Kikerut biik kora chebo family planning ii, ilekipongondoi ilekisikto logok. Kokikoik kelcin amun kikotoret biik komotkosich logok chechang' ii chemomuche korib. Ngunon rutetab biik kotinye komonutik chechang' ii en borwekwak, kora rutetab biik ii, kerute chito asimakas king'wan ii yon kimoche keyech anan koyon kimoche kinya.

Amunei sikemoche itinye kipandet anan ko passport ko kipandet ii komuche kobor kole iyobu ono, oko kikurenen nee, kenyisiekuk koata. Kora kotoreti biik kechop lainit ii nekindo simoit yon imoche ipirte anan koyon kibirun. Kipandet kora keboisien en opisisiek yon kimoche kinyitun tuguk chekemoche inyit. Ko passport ii kimuche keboisien yon imoche iwe emotinwek alak ii imuche inyitaten ii, kokeny ii kimuche keboisien passport yon metinye kipandet. Kipandet kobo komonut ii amun yon ki kebet ii anan koyon mokinke ana kewe ile mokinkenin ii imuche ikoite kipandet ii kekere emet neyobu. Bo komonut kipandet ii ago bo nyolu kotinye chitugul kipandet amun toreti biik en oratinwek chechang'. Kipandet kora kimuche kinyiten tugukab sirkali cheu musaata, anan ii kotukuk cheropto sirkalit ii ak kenyor. Ngunon kobo komonut kotinye chito kipandet yon kakoit kenyisiek taman ak sisit ak keba barak.